Ndona ũũ ndĩraririkana atĩ, ici nĩ mbata mũcinga. Kwĩ hĩndĩ ndarĩithĩtie, na nĩ ndarĩaga matumbĩ maingĩ mũno. Na ngendia mamwe, ona ngakorwo ngĩendia mbata tũcui, ona ciĩ nene. Na nĩ ndathondekaga mbeca nyingĩ mũno. Rĩrĩa nguona ũũ, ndirikanaga hĩndĩ ĩrĩa ndaigĩte mbata mũcinga, na gwakwa gũkamenyekana, ona ngetagwo mũtumia ũrĩa wendagia mbata mũcinga. Rĩu ngĩgĩa rĩtwa rĩa kũheo nĩ ũndũ ngĩtanio na mbata ici. Rĩu rĩrĩa nguona mbica ta ĩno, ndirikanaga gĩtiribũ kĩu ndarĩithĩtie mbata, na ngĩĩgwĩra ngĩgĩĩra na igweta.

Ingĩ mwĩra ateme marima matiganĩte tondũ marima maya nĩ manyitanu mũno na ũngĩrora ona marigũ marĩa ahandĩte kwa ihinda rĩrĩ marutĩte thuna nyingĩ mũno, rĩu nĩ agĩrĩurwo gũkorwo atigithũkanĩtie marigũ kuma irigũ rĩrĩ nginya gũthiĩ rĩrĩa rĩngĩ na handũ ha kũhanda mĩrmba ĩrĩ akahanda irigũ rĩmwe tu, akahanda mũramba ũmwe thĩinĩ wa irima rĩmwe tondũ irima rĩmwe nĩ rĩo rĩgũtheremia rĩrute tũmĩramba tũngĩ tũu tũnini, tũthuna tũu tũnini, no rĩu angĩhanda ũũ thutha wa ihinda inini nĩ akoragwo agĩthiĩ kũruta tondũ wa ũrĩa marigũ mangĩkorwo matumanĩte na maticiaraga matumanĩte.

Rũrĩrĩ rwakwa nĩ rũa gĩkũyũ na ta ũrĩa mũĩ, Agĩkũyũ ithuĩ tũrĩaga rũcinĩ na tũrĩaga matunda. Rĩrĩa nguona nĩngũmenya atĩ wĩ ta mũgĩkũyũ ũrokagĩra matunda maya ma mababaĩ na warĩa ũgakorũo ũkĩhota gũthiĩ kĩoro wega na ona ũkahota kũrĩa irio nĩ tondũ ithuĩ nĩ twendete kũrĩa irio rũcinĩ rwa tene. Na rĩrĩa warĩa mababaĩ, nda yaku nĩ ĩiguaga kwenda kũrĩa ona ũgĩthiĩ kĩoro, ũhoro ũcio ũgakorũo wĩ mwega. Ningĩ nĩ harĩ ũndũ ũkoniĩ mwana, ithuĩ nĩ tũreraga ciana citũ na mababaĩ nĩgetha matikomĩrũo nĩ kĩoro. Nĩ ũndũ ũguo rĩrĩa nguona mababaĩ nĩ menyaga atĩ ũũndũire-inĩ witũ, nĩ mathondekaga njĩra ya kĩoro ũgatiga kũũmĩrũo ũgĩthiĩ kĩoro.

Rita rĩa mbere ndekire ũndũ ũyũ niĩ ona ndiamenyaga kũrĩithio ũrĩa irĩithagio nĩ ũndũ ũcio ndanyitĩte o handũ hanini ngakĩra na igũrũ ngacitigĩra ũguo no rĩrĩa ndathire mũthenya ũmwe itaciĩkĩrĩire maĩ tondũ nĩ ciendete maĩ mũno imwe ndetagĩrwo atĩ ciĩ rũĩ cithiĩte gũcaria maĩ, na ũndũ ũcio ũngĩ imwe nĩ ciorire tondũ ciombũka ndigana gũciona, na rĩu ũndũ nĩ ũndũtaga atĩrĩrĩ rĩrĩa waiga mbaata mũno mũno kĩrĩa wagĩrĩirwo kũrora mũno nĩ ũhoro wa maĩ, ũgaciĩkĩrĩra maĩ tondũ nĩ ciendete gũtinda cigĩtabataba maĩ.

Rĩrĩa nguona lettuce nĩ nyonaga atĩ nĩ mboga njega ĩrĩa ĩthondekaga ah ĩtukanagio na nyanya na ĩgatukanio na itũngũrũ na ũkarĩa citarĩ nduge. Rĩrĩa nguona nĩ nyonaga atĩ to muhaka ũthie riko ũruge no ungĩharĩrĩria wega ucithambie wega na utukanie na indo ingĩ ta nyanya na gĩtũngũrũ nĩ ũkũrĩa irio na ũtinde mũthenya mũgima ũte kũigua ng'aragu. Rĩrĩa nguona lettuce nĩ nyonaga atĩ nĩ mũmera ũmwe nyendete kũhanda onokorwo ndi kuhanda nyingĩ ngakorwo ndĩ na tũnini twakwa twa kũrĩa.

Ndirikanaga rĩrĩa nduĩte retici na nĩgetha thiĩ ndĩciharĩrĩrie, thondeke kachumbari, ndukanie nyanya na makorobia na gĩtũngũrũ na retici na ndĩcirĩe ihana ũguo na mũno mũno ndĩcirĩaga ihinda rĩa hwainĩ. Rĩrĩa nguona ũũ nĩndirikanaga atĩ no mũhaka ngorwo handũte tũnini, onokorwo ti cia kwendia, twakwa twa kũrĩa tondũ niĩ nĩnyendete kũrĩa nyeni njĩthĩ ndĩthondekeire, na nĩ ikoragwo ina cama mũno ona ũgima mwega wa mwĩrĩ.

Gwitũ nĩtũhũthĩrĩire gũkorwo twĩna mbembe iria cita tene ,iria itarĩ GMO na nĩ ũndũ ũcio rĩrĩa tũkũhanda mbembe, nĩtwĩigagĩra tũkamba gũciniarithia, gũciũmithia wega cikoma karagaca, tũgacoka tũgacĩiga thĩiniĩ wa tũcuba, angĩkorwo tũtikũhanda kĩmera kĩu, kĩmera kĩrĩa kĩngĩ gĩgoka tũgakorwo twina mbegũ, na mbegũ ino ndĩthũkaga nĩ tondũ ũtũraga ũcokagia omaita marĩa mothe ũngĩhota bata nĩ ũkorwo wĩigĩte mbegũ wega aa na ũmĩ ũmithĩtie wega, na ũngĩrora imwe haha nĩndĩrona ta rĩ gũtoge rerĩthio ndogo, na nĩgetha cikarũta mbegũ njega.

Nĩnyendete njahĩ mũno, tondũ, rĩrĩa, ngĩhagĩra njahĩ, ona ndĩe tũnini, nĩnjiguaga nĩndahũna, na rĩrĩa rĩngĩ mũndũ, wagĩa mwana, njahĩ ici nĩtũhagĩraga, tũgakima, na ndũngĩthĩna rĩrĩa ũkwongithia mwana, nĩtondũ he hĩndĩ mũndũ ongithagia mwana nginya ũkaigua arakũgucia thakame, no ũngĩrĩa njahĩ, ndũngĩka, ndũngĩ, ndũngĩaga iria. Na ningĩ ũhoro wa njagĩ, ũhoro-inĩ witũ wa ugĩkũyu, nomuhaka tũ, tũruge njahĩ, nĩgetha tuonanie kwĩna ũthoni, tondũ nítwĩkĩrĩire mũno nginya moruga-inĩ mohiki, hatarĩ njahĩ, irio icio citionekaga ta, tarĩ iruga ikinyanĩru.

Nyambaga kũhagĩra nyama na tũmaĩ tũnini igatherũka, o igĩtherũkaga ngathambia mũcere, ndathambia mũcere ngaũtherũkia. Mũcere ũkĩhĩaga, ngakaranga nyama ciakwa ngacoka ngaciĩkĩra gathubu kanini. Ngonũra marigũ, ndonũra marigũ ngamacamũkia, ndamacamũkia ngacoka ngamekĩra maguta-inĩ, ngacoka ngarigariga mburokori na kamwaki gatarĩ kaingĩ na ndikareke ihĩe mũno, ngacoka ngoya ikorobia ngatinangia ngacoka ngoya thani yakwa, ngaibanga, ngekĩra kamũcere, ngekĩra marigũ marĩa ngũrugĩte, ngekĩra tũnyama na mburokori, ngacoka ngekĩra gakorobia mwena-inĩ, ngarĩa irio ciakwa.

Kũhanda makongo nĩ mega nĩ tondũ, makongo nĩ mateithagĩrĩria kuogotha, kũruta ndigi ho na tũthondekaga ciondo cia ũgĩkũyũ na ndigi iria ciogothaga, ndigi cia makongo maya, na ningĩ nĩ ihũthĩkaga ndigi ici cia makongo rĩrĩa atumia mekũina magathondeka mĩthuru makeha njohero na makahota kwĩhiũria wega rĩrĩa mekũina na nĩwega gwĩka ũndũ ũyũ tondũ ũtangĩkorwo wĩna makongo maũndũ macio mothe ndũngĩhota kũmeka.

Rĩrĩa nguona ng’ombe ĩna gacaũ, nĩmenyaga atĩ kĩhũmo kĩa ng’ombe ĩno gĩtikũthira nĩ tondũ rĩrĩa gũkũgia na gũciarana kwa ng’ombe, ndũngĩaga ng’ombe thĩiniĩ wa rũrũ rwaku na ũhoro ũrĩa ũngenagia nĩ atĩ rĩngĩ ng’ombe ĩno nĩyo yeciarithia na ndĩrĩ na thĩna, na yaciara na njaũ yokĩra owega, nawe wagĩthiĩ kũmĩrora ũgagĩkora e rũrũ nĩ iciarire na ciongereka ũgagĩkena mũno.

Gũkũ gwĩtũ tondũ tũtirĩ mũgũnda mũnene mũno, tũtuagĩra rĩngĩ mbũri mahuti, tũgacoka tũkoya mũgũnda ũtarĩ mũneene tũgacihingũrĩra cikarĩa hau, nĩngĩ harĩa hangĩ ũgakorwo no ũhaigĩte, hamera nyeki, naho ũgatwara. Thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rũrũ ruitũ tondũ tũtirĩ na mĩgũnda mĩneene, no nĩtũhotaga gũcirekereria igathiĩ ikarĩa onangĩkorwo nĩ handũ ũgũkorwo ũtengete ta kĩea kĩmwe kana ĩgĩrĩ ũgacigayania nĩgetha ĩkĩrĩkia kũrĩa nyeki haha naho haha hangĩ nĩ hamerire.

Ũyũ nĩ mũrĩmi ũrĩmĩte mũgũnda wake na macini na karagita agacoka agatema mĩtaro atĩ na nĩkũronania nĩ ihinda rĩa riũa rĩu nĩebangĩte akamenya atĩ mũgũnda wake nĩ mũharĩrĩku wega na atĩ rĩrĩa mbura rĩu ĩngĩtua kuura we no kũhanda angĩhanda. Ũyũ nĩ mũrĩmi ũĩ gwĩbanga nĩ tondũ nĩ aronania nĩebangĩte wega, rĩu no mbegũ agoka aigĩrĩre rĩrĩa mbura ĩkoira na ngona tĩri ũyũ nĩtawarũgũrũ na nĩkũrĩa makĩroraga kĩmera titagũkũ gwĩtũ, ithuĩ nĩtũhandaga o hĩndĩ ciothe.

Waru ya ndera mwana, na waru ĩno nĩ ĩronania harĩa ĩrahandĩtwo nĩ ĩrekĩte wega, na rĩrĩa nguona waru, niĩ hakiri ciakwa ihũraga ũhoro wa gũthiĩ kũruga kamũkimo na tondũ nĩ nyendete mũno, na ngacoka ngeciria ũrĩa ingĩcagũra mbegũ ndĩcige na nĩgetha ngahanda kĩmera kĩrĩa kĩngĩ gĩgũka nĩ tondũ ũngĩrora warora mbegũ ĩno ũkona nĩthaka nĩ ũndũ ũguo no wĩrirĩrie ũkagetha rĩngĩ mbegũ ihana ta ici.

ĩci nĩ ng’ombe ihingĩrĩtwo handũ, na nĩ ironania nĩ hĩndĩ cia heo irio, tondũ ũngĩrora ciothe cithiĩte, thĩiniĩ wa mũharatĩ, ũkona he kĩndũ irarĩa, tondũ gũtire ĩraigua noyehere handũ hau, nĩ ũndũ ũcio ciĩrutanĩirie mũno, o mũndũ arĩe kũringana na ũrĩa angĩhota, nĩ tondũ nĩ ũrona nĩ ta handũ ciekĩrorwo irio ũguo, nĩ kũrĩa irarĩa tondũ cikarĩte wega mũno na itira inamũkia kĩongo nokũmeria nokũmeria nginya rĩrĩa ng’ombe ĩrĩ hũna.

Rĩrĩa ũngĩhanda waru ona akorwo ti nyingĩ, mũrĩmi ũyũ nĩ mũũgĩ, tondũ ndarĩ hĩndĩ bamĩrĩ yake ĩngĩhũta ,ũgũo nĩ harĩ bata ona angĩkorwo nĩ kacuku kamwe ka waru, nowega kũhanda, na nĩũrona nĩ mũndũ mũũgĩ tondũ nĩ ũrona no harĩ nyeni, na hena itũngũrũ ,ũgwo nĩ mũndũ wĩbangĩte atĩ rĩrĩa akuma nyũmba gwake, no oke na atue gĩtũngũrũ haha na aruge, nĩ ũrona harĩa ningĩ hena mbembe, kwoguo nĩ mũndũ ũramenya atĩ rũciũ, mbembe ĩno ĩngĩkũra nogũtua agatua ona ĩtarĩ cia kwendia arĩe na ahote kũigĩra irio ciake mũthenya ũcio.

Nĩ harĩ bata gwĩka ũndũ ũyũ tondũ rĩngĩ no ũkorwo ũmĩte na bara, na rĩngĩ nĩ wa, nĩ ũkwendaga gũtua nyeni, na nĩ ũrona haha hena nyeni na rĩngĩ nĩ ũkwendaga kũruga irio ina warũ nĩũrona no kweja akweja tondũ nyũmba yake nĩ ĩkuhanĩrĩrie na waru, rĩngĩ ndũrĩ na gĩtũngũrũ, nĩ kĩriganĩrĩte kũgũra nduka, nĩ ũrona ena itũgũrũ ũgũka ũtue na ũruge irio ciaku. Nĩ harĩ bata gwĩka ũndũ ũyũ, tondũ ũreka ũndũ ũyũ to ũndũ wa kwendia no nĩ aronania nĩ mũndũ wĩbangĩte we mwenyewe akorwo akĩhota kũigĩrĩra irio ciake cĩa o mũthenya metha igũrũ.

Rĩrĩa nguona thenge, ndirikanaga atĩ thigũkũũ ciothe no mũhaka ciana ciakwa ciũke na nĩgetha mathĩnjĩrwo nĩ baba wao, rĩrĩa nguona thenge ĩndirikanagia atĩ hena ihinda rĩgũka tũgomane ithũĩ na ciana citũ, tondũ citiikaraga gũkũ, no rĩrĩa moka no nginya baba wao akamathĩnjĩra thenge na mũno mũno mokaga hĩndĩ ĩrĩa kwĩna mathigũkũũ, ta ihinda rĩa mweri wena ona ihinda rĩa ndithemba, tũkarĩanĩra tũgakenanĩra, rĩu rĩrĩa nguona thenge ta rĩngĩ nĩ njũgaga thenge ĩyo nĩ thaka no ĩrugwo gwakwa.

Rĩrĩa nguona mũrĩithia wa ng’ombe arũgamĩte gatagatĩ wa ngombe na itingĩmũhũra, ũndũ ũyũ nĩ ũngegagia mũno, ngoria ngai nĩ ahotaga kũhoreria ng’ombe ikamenya atĩ ũyũ nĩwe mũcirori , na nĩ ũndũ ũcio ng’ombe ici ona cina hĩa, na cina hinya wa gwĩka mũndũ ũrũ, citingĩtwika cia guĩka mũndũ ũyũ ũru, tondũ nĩ ciũĩ mwene na nĩciũĩ nũ ũciroraga, nĩcũĩ atĩ ũyũ niye mwene ithũĩ na nĩwe ũtũroraga nĩ ũndũ ũguo tũtingĩ mũgera ngero, na nĩ ũkwona ũrĩa athiũrũkĩirio nĩ nyingĩ ,onake e gatagatĩ wacio nĩ mũrata wao ndangĩtigira ona ndangĩmaka.

Nĩ harĩ bata ng'ombe gũciarana nĩ tondũ ingĩrega gũciarana na nĩwona ĩno nĩĩkũrire, yage no ĩthire rũru no rũhuke. No rĩrĩa ũkũona atĩ rũru rwĩ na njaũ, nyonanagia ũtonga mũnene na ĩkonania atĩ rũciũ, no gũgakorwo kwĩ na ng'ombe, niĩ rĩrĩ nguona ũndũ ũyũ nĩnyona atĩrĩrĩ, he bata gwĩka ũũ tondũ ũngĩaga rũru kũngĩaga rũru nĩkũhuka ng'ombe ihukaga, no rĩu rĩrĩa ũkuona kwĩ na gacaũ ke ho na mami wa o e ho nĩũkũmenya atĩ o na nyina angĩtuĩka nĩekũhurũka no egũtiga rũru.

Nĩbangaga nguo mbere ya ndĩcithambie tondũ yonaga rĩrĩa ũkũhũra nguo na ũrahũra ngũo cia ,mĩthemba mĩingĩ no mũhaka njige cia hwaiti mwanya, njoke njoe iria citarĩ na gĩko mũno onacio ndĩcige mwanya, njoe mĩbũto ndĩmĩige mwanya, njoke njoe maburana ndĩmaige mwanya njoke rĩngĩ ũnaingĩkorwo ndĩna tũkuo twa thĩinĩ onatuo ndĩtũige mwanya, nĩtondũ rĩrĩa ũkũbanga watua kũhũra nguo nĩũkũhũra na ihenya na akorwo nĩ ta iria njerũ ũgũcihũra ciĩ hamwe ciothe na citingiumĩrĩrwo nĩ rangi no ũngĩ hũra ũtagũbanga nguo ciaku no ciumanĩre rangi na rĩngĩ nĩũkũmenyaga nguo ĩrĩa yũmaga rangi ũkamĩiga mwanya rĩngĩ ĩgakĩrigia ũkĩhũra nguo.

Nĩndirikanaga ndĩ kairĩtu kanini , baba witu nĩ arĩithagia mbũri rĩũ o mũndũ nĩ akoragwo na ihinda rĩake rĩa gũthiĩ gũciriithia, na rĩrĩa ndanengerirwo mbũri thiĩ ngacirĩithie twa ciumagaragia na bara ũgacĩcokia hwainĩ, na rĩũ niĩ nĩtwathubũranaga nacio tondũ ndiahotanaga nacio, ona ndiendete ũndũ ũyũ wa kũrĩithia mbũri, rĩũ ndathiaga ndĩmũrakaru, rĩngĩ ngari ĩgĩũka kũhĩtũka ngaremwo nĩgũcieheria ngaiga mũndũ wa ngari nĩ akwĩyehereria, rĩngĩ mũndũ wa ngari akangũma akanjũria kana ndirona ngari, na hĩndĩ ĩngĩ ngĩcitwara ndacitwara mbũri cia baba nĩ ciagire ithatũ na niĩ nyonaga tarĩ gũtiga nda citigire na kũũ ndarĩithagia ikĩriganĩra, rĩũ ndainuka nĩ ndahũrirwo mũno na cia cokire cio cienyewe ikĩinuka thutha wa kũhũrwo nacio mbũri ingĩũka ngĩigua ngoro yakwa yarakara mũno.

Gũkũ gwĩtũ bunda nĩcio ĩtũteithagia mũno ũhoro-inĩ wa gũkua mĩrigo tondũ bunda nĩrĩhagia raithi gũkĩra rĩrĩa ũngĩcaria ngari ĩno pick up, no bunda nĩgũgũkuĩra mĩrigo mĩingĩ na ĩkũrĩhie raithi na ũkorwo nawe ũkĩhonokia mbeca mũhuko-inĩ waku. Rĩrĩa rĩu nguona bunda, nĩ nyonaga atĩ nĩ cia bata mũno thĩiniĩ wa gũkũ gwĩtũ, tondũ nĩcio itũteithagia mawĩra, rĩngĩ gũtaha maĩ, gũkua mahuti ma ng'ombe. Bunda nĩ irutaga wĩra mwega, ona mĩigĩre yacio, citigagwo na njĩra nene nĩ tondũ bunda no nyeki na tũirio tũnini ĩgakoma na ĩgakũrutĩra wĩra.

Nĩndirikanaga rĩrĩa baba witũ anjĩrĩte thiĩ ngarĩithie mbũri, na ndathiĩ kũrĩithia mbũri tondũ niĩ ndiendete kũrĩithia mbũri tondũ ndĩ mũirĩtu ndacitwara nakũu, ngĩcinũkia hwainĩ, mbũri ithatũ cia baba nĩ ciorire na ciora ngĩhũrwo nĩ baba mũno akĩnjĩraga ndikwendaga gũthiĩ kũrĩithia, thũtha wa kũhũrwo gwakinya kĩndũ thaa ĩmwe na nũthũ mbũri cieinũkirie baba akiuga nĩcioka, niĩ nĩ ndaigwire ngoro yakwa ũrũ mũno, tondũ rĩũ niĩ nĩndahũrĩtwo na mbũri citiorĩte na mbũri igĩcoka ikĩoneka.

Tarĩu no ũthambie nguo, na rĩngĩ ĩrege gũthera, ũgĩthambia na moko, no rĩrĩa ũkũhura nguo na macini, wathambia wĩkĩrĩte indo iria ciagĩrĩire nguo ici ciumaga citheru, kana rĩngĩ ũkona nĩ ũkwoya mahinda maingĩ mũno gũthambia nguo na moko, no wacikia macini-inĩ ũgũtiga wa mĩĩra ũrĩa ũkwenda ĩhũre, ĩkamũre, ĩniarithie na ĩkoya ihinda inini, rĩũ ngona ũkĩhũthĩra moko mũndũ nĩ oyaga ihinda inene gũkĩra rĩrĩa ũkĩhũthira macini.

Nĩ wonaga rĩngĩ mwana waku nĩoya thimũ, na ũkarora rĩngĩ we ona ndwĩroragĩra maũndũ ma ũra thoni, no ũkarora mwana, angĩgeria amĩũrie ũhoro wa ũrathoni, ĩkũmũrehera mbica icio cia waganu. Rĩu nĩnyonaga hau nĩhoru, ndiũĩ ũrĩa internet ĩngĩka, no niĩ no nyone atĩ, maũndũ ta macio, makaregaga gũka thimũ-inĩ, macio ma waganu. Kana gũgakoragwo atĩ harĩ ũndũ ũrĩa ũngĩiga thimũ yaku nĩgetha akorwo nĩ ũkwenda kuona maũndũ macio, hagakorwo hena mũtaratara ũrĩa ũngĩbanga thimũ yaku angĩkorwo maũndũ macio we nĩ maragũkenia.

Nogũkũ gwitũ kwanja tondũ nĩ gĩcagi-inĩ, nĩ ũrona handũ harĩa ũgũthiĩ ũkore atĩ, nĩ ũkũhota kũruta mbeca ciakũ, na ũhote kũrũta cicia ci thimũ-inĩ ya safaricom ona kana thimũ ya airtelo, rĩrĩa ũkuona ibaũ ici ũkamenya atĩ, no wone mbeca kana no wũige mbeca, ona ũtagũthiĩ ũgũtinda ũgĩthiĩ matũka marĩa manene, nĩ tondũ nĩ ũkũhota kũruta mbia thĩiniĩ wa thimũ yakũ na rĩngĩ ũtũme kũndũ kũngĩ, kana ũrũte thimũ ya mbeca thimũ-inĩ yakũ na ũnengerwo na wũinũke wĩ mbeca ona ũtagũtinda ũgĩthie matũni marĩa manene.

Ingĩcoka nayo nginya kũu Chandarana. Ndĩmorie karĩkĩĩ kũrathiĩ, tondũ nyama ĩno ndagũra nĩ thũku. Na nĩgetha mũndũ ũngĩ ndagakorwo no oe nyama ĩngĩ thũku aigũe ũru ta ũrĩa ingĩkorwo njiguĩte, ndĩmere nĩ mabatiĩ kũrora nyama ciao kana nĩ njega kana ti thũku. Na nĩgetha agũri arĩa meguka kũgũra mũndũ agatiga kũgũra kĩndũ kĩũru. Na ndĩmonithie wona marega gwĩka ũndũ ũcio, ona agũri nĩ mekũũra thĩinĩ wa kĩrĩa, Chandarana ĩyo. Na ndĩmere nĩmabatiĩ matanambĩrĩria kwendia indo ciao, makamba kũrora indo ciao kana ciĩna ũigĩrĩrĩki nĩũndũ wa rũciũ.

Ingĩ mwĩra tũrore kana gwitu kwĩna maaĩ, angĩkorwo nĩ kũrĩ na rĩngĩ makoragwo me maaĩ me ma mũberethi, na tũheagwo maaĩ ũndũ ũmwe, ũguo nĩ kwonania gwake no gũkorirwo kwĩna thĩna, gũkorwo hihi mũberethi wake nĩ mu nĩ ũtarũkĩte nagũkorwo haũ ũgũo maaĩ maumagĩra hena gĩko, ingĩmwĩra ete mũtaaramu, amũhingũrĩre mũberethi harĩa maaĩ maraũmĩrĩra ,nĩgetha amenye thĩna wĩha, na arĩkia kũhingũra no mũhaka angĩkorwo akĩmenya kurĩa thĩna ũcio ũraumĩra tondũ angĩkorwo gwakwa nĩtũrigainie na kwĩna maaĩ ũgũo gwake no kũngĩkorwo wĩhingĩte gũkarega kũruta maaĩ.

He handũ hetagwo heritage centre na andũ nĩmathiaga gũcera mũno ho, nĩ tondũ rĩrĩa mũgũthie ho, nĩgũkoragwo na, kuona nyamũ cia gĩthaka ta njirabu, na nyamũ iria ciothe cia gĩthaka ũngĩenda kuona, nĩũgũthie handũ hau na nĩũkuona, na ũcoke wĩrorere, ũthome maũndũ maingĩ nĩ tondũ nĩmathomithanagia na magakorwo, ũkona ũhoro wa, mĩgũnda ũrĩa ĩikũrũkĩrĩire.

Ũndũ wa mbere, nĩ atĩ nĩ maũndũ tũrerwo haha, marĩa magĩrĩirwo nĩgũkorwo marĩ makũmenyerera mũndũ wĩ na, mũritũ. Na mũtumia nĩarerwo atĩ, nĩagĩrĩirwo nĩgũkorwo akĩmenyerera ũhoro wa ũgima wake wa mũĩrĩ, ũhoro wa mĩrĩre, na ũhoro wa kũĩmenyerera nĩũndũ wa mũtino. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩagĩrĩirwo nĩgũkorwo agĩthoma, maũndũ marĩa megũtũma atĩ akorwo akĩmenyerera, nĩ tondũ wa ihinda rĩrĩa egũkorwo e mũritũ. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩakorwo agĩthoma ũhoro wa we mwenyewe kwĩmenyerera ũhoro wa, mwana ũrĩa akuĩte, o na ũhoro wa gwĩka kwĩnogora nĩgetha mwana aikare wega. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ akorwo akĩharirire nĩ tondũ nĩekuma gĩkĩro gĩkĩ athiĩ gĩkĩro gĩa kũrera mwana.

Nĩkũrĩ andũ rĩũ mandĩkĩtwo nĩ thirikari, meta ateithĩrĩria a mandagĩtarĩ, na nĩ mokaga mũciĩ kwa mũciĩ, magathiũrũrũka rĩngĩ makĩrora ciana ona rĩngĩ makĩrora a andũ agima na mati onaakorwo matigũ gũthondeka nĩmagũkorwo magĩgũteithĩrĩria, na gũkuonia bata wa gũthiĩ kũroragwo rĩmwe mwĩrĩ, tondũ andũ nĩtwatwĩkire akwĩrekereria mũndũ athiaga thibitarĩ rĩrĩa arwarire no agakwĩra nĩwega gũthiaga gũthima kĩndũ ta pressure kana cukari na nĩgetha ũkamenyaga ũrĩa ũhana, no nĩmokaga na magatethĩriria tondũ no magĩtũheaga dawa cia njoka, tũmaũndũ tũrĩa tũtarĩ tũnene.

Kĩrĩma kĩa mount kĩrĩmanjaro, agendi nĩ mendete mũno gũuka kuo tondũ nĩgĩkoragwo gĩkĩega mũno na gũthiĩ nagĩkagũcĩrĩria maitho na ona harĩa gĩkoragwo kĩrĩ nĩkĩrĩ ũhoro wagũthie kũhaibwo, na rĩu agendi nĩ mendete mũno gũcera, nĩgetha magathiĩ kuo, kũhaiba ona kana kwĩrorera ũrĩa bũrũri ũhana , nĩ kĩrĩ handũ hathaka.

Nĩgũcenjetie mũno tondũ tene nguo airĩtu matirekĩraga mĩbuto. Hĩndĩ ĩo ya tene airĩtu mekagĩra gĩthuru gĩgũkorwo gĩkĩraihu kana okorwo nĩ nguo ĩkorwo nĩ nguo ĩna mũtugo mwega, nĩ nguo ndaihu, nĩ nguo ĩna gĩtĩo. No rĩu thikũ ici, airĩtu marehumba tũnguo tũngĩ twa njaga tũru twĩna thoni, kana akorwo ti ũguo magekĩra tũmĩbuto tũngĩ tũnyitu mũno. Rĩu ũkona ũhoro ũcio nĩ ũcenjetie mũno na ũkona ũndũire wĩtũ ũrathiĩ ũthirĩte ona mĩtugo ya ũgĩkũyũ.